Imwe cia njĩra cia ũmenyereru iria hĩmbĩirie nĩguo kũhũrana na morĩtũ ma marĩa matũrigicĩirie, wa mbere, nĩgũtaũkwo nĩ njĩra ngũrani cia kũhũthia mũtũrĩre, ta njĩra ngũrani cia kwona mwaki na thitima, ta kũhũthĩra hinya wa riũa nĩguo kũruta thitima na o ho, gũthondeka mwaki wa ngaci ũkĩhũthĩra gĩcoro kĩa ng'ombe, ũguo kũnyihia ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya gũtema mĩtĩ. O ho no thomithagia andũ a gĩcigo gĩakwa ũhoro wa bata wa kũgetha maaĩ ma mbura, maaĩ marĩa mangĩhũthĩka mĩciĩ-inĩ na ona mĩgũnda-inĩ nĩgwo kũrĩma. Ningĩ nĩtũnyitanagĩra na andũ a gĩcigo gĩakwa nĩguo kũhanda mĩtĩ ona kũgitĩra mĩtĩ. Hamwe na ũguo nĩ njikaraga ngĩroraga ũrĩa ũrathi wa riera ũhana gĩcigo-inĩ gĩakwa, kwa mũhano rĩrĩa rĩera rĩgũkorwo rĩrĩ na mbura nene makĩria, nĩgetha kũmenya maũndũ marĩa ingĩka nĩguo kwĩgitĩra na o ho kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie, na o ho ngathomithia aikari a gĩcigo gĩakwa na ngamamenyithia maũndũ marĩa maba, mabatiĩ gũkorwo magĩtanya igũrũ rĩgiĩ rĩera rĩa gĩcigo gitũ.

Yunibacĩtĩ ya kĩmabũrũri ya AMREF, ti yunibacĩtĩ ya mũndũ kĩũmbe, no nĩ thukuru ũkoragwo ũrĩ rungu rwa rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari rwa AMREF Health Africa. Rũhonge rũrũ, rũkoragwo na wabici ciao nene gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, o ho, rũhonge rũrũ nĩ rũkoretwo rũkĩruta wĩra gwa kahinda ka mĩaka makĩria ma mĩrongo ĩtandatũ, kuona yambĩrĩirio mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo ĩtano na mũgwanja.

Nĩguo kũmerera nyũmba cia ũrugarĩ cia gũkũrĩria irio, kwĩ na maũndũ maigana ũna ũbatiĩ gũthingatithia, wa mbere tigĩrĩra atĩ nĩ wahũthĩra cuma njega na cuma nditũ, nĩgetha gũthondeka nyũmba yaku, cuma irĩa cingĩhota gwĩtiria ũritũ wa rũhuho, nĩgetha nyũmba yaku ndĩgatharũrio. O ho, tigĩrĩra atĩ nĩ wathondeka rũgiri kana ũhande mĩtĩ nĩ getha kũnyihanyihia hinya wa rũhuho, tondũ rũhuho rũngĩũka rũnene rwaya gũtharũria nyũmba yaku. O ho, tigĩrĩra atĩ nyũmba yaku nĩ wathondeka ũndũ ĩna rĩera rĩega, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ ũrugarĩ ũrĩa wĩkuo nĩ mwega na o ho gũtigĩrĩra atĩ ũigũ ũrĩa ũrĩ kuo nĩ mwega. Ningĩ no ũkorwo ũgĩthondeka tũmĩtaro twega twagũtwara maĩ marĩa makĩra, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nyũmba yaku atĩ ndĩnarahĩrwo nĩ maĩ ũndũ ũrĩa ũngĩthũkia mĩmera yaku hĩndĩ ĩrĩa ĩrakũra.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũũ, he maũndũ maigana ũna mokaga meciria-inĩ makwa, ũndũ wa mbere, nĩ ũrĩa andũ mahotete kwĩhoka mĩtambo, hatarĩ mũndũ wa gatagatĩ-inĩ wa kũmateithĩrĩria, kuona nĩ mahotaga kwĩhoka atĩ mũtambo nĩ ũkũhota kũmarutĩra wĩra wega, hatarĩ mũndũ ũngĩ wa gatagatĩ-inĩ wa kũruta wĩra ũcio, na ũndũ ũcio nĩ ũtũmĩte andũ mahote kwĩhoka tekonironjĩ ũrĩa ĩroka ĩcenjetie. Oho, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekĩra ũhoro wake macini-inĩ, nĩ akoragwo akĩmenya atĩ hena ũgitĩri, kuona no hinya mũndũ gũka gũthoga ũhoro wake.

Nĩguo kũnyihia ngaci ya methĩni, ũndũ wa mbere no ũthondeke ngaci ya kũruga kuumana na rũrua rwa mahiũ maku, tondũ ngaci ĩyo ĩkoragwo kũu rũrua-inĩ, na ũndũ ũyũ no ũteithĩrĩrie harĩ kũnyihia ngaci ĩyo, ũndũ ũcio ũngĩ, ngaci ĩno nĩ ĩkoragwo na mogwati maigana ũna, wa mbere, ngaci ĩno nĩ ũgwati kuona no ĩtuthũre mwaki, na koguo no wega ĩgĩthondekwo kana ĩkĩoywo na gũtuo ngaci ya kũruga, nĩgetha ĩteithie andũ. O ho, ngaci ĩno nĩ ĩkoragwo ĩgĩthũkia ũgima wa mwĩrĩ wa andũ, na o ho gũthũkangia mĩmera, koguo ĩkarehe mogwati maingĩ. O ho, ngaci ĩno, nĩ ĩtũmaga kũgĩe na ũrugarĩ mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũrehaga mathĩna ma gũcenjia kwa rĩera.

Mĩario ĩgiĩ ũndũire nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya bata, tondũ wa mbere nĩ ĩrehaga gĩtĩo gatagatĩ ka ndũrĩrĩ itiganĩte, tondũ o rũrĩrĩ nĩ rũhotaga nĩ gũtaũkwo nĩ rũrĩrĩ rũrĩa rũngĩ, koguo makaga kũnyararana na makaheana gĩtĩo. O ho , ndũrĩrĩ nĩ ciguaga cirĩ na wĩyathi wa gũkorwo cikĩaria, tondũ nĩ maiguaga nĩ maraheyo gĩtĩo na atĩ matinyararĩtwo, ũguo makaigua handũ harĩa hothe marĩ nĩ maretĩkĩrĩka. O ho , ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria harĩ gũkorwo andũ magĩtwarithia ũndũire wao na mbere kuona matiraconoka gũkorwo marĩ a rũrĩrĩ rũmwe, tondũ andũ nĩ mahotete kũiguana na kwendana o mũndũ na rũrĩrĩ rũrĩa aumĩte.

Ũhoro wa ũrĩmi wa indo iria ithondekagwo na njĩra ya nyũmba cia kũhanda, nĩũngenagia mũno na ĩ nĩnyonaga atĩ nĩũrehaga magetha mega makĩria, tondũ wambere, mĩmera nĩ ĩhotaga gũkũra naihenya, na ĩna ũgima mwega, kuona rĩera nĩ rĩkoragwo rĩ rĩega kũu thĩinĩ, ũguo mĩmera ĩgakũra naihenya na ũguo kũrehera mũrĩmi bainda njega, na ĩgakorwo na magetha maingĩ. Oho, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩma na tũmĩberethi twa gũitĩrĩria mĩmera maĩ, nĩ akoragwo akĩgũithia thogora wa kũrĩma, ũguo agakorwo akĩhonokia mbeca. Ningĩ nĩ raithi gũkorwo mũndũ akĩgirĩrĩria tũtambi na mĩrimũ, kuona nyũmba-inĩ ici, rĩera nĩ rĩega na mĩmera nĩ ĩkoragwo ĩ mĩgitĩre wega, oho, mũrĩmi nĩ akoragwo na magetha hĩndĩ o yothe na na imera-inĩ ciothe, tondũ rĩera rĩakuo, kana rĩera rĩa nyũmba ici, nĩ rĩkoragwo rĩgĩkũria mĩmera hĩndĩ o yothe.

Arũme nĩ mamũkagĩra ngeithi cia atumia na njĩra ngũrani, na ũrĩa mamũkagĩra ngeithi cia arĩa angĩ, tondũ wambere, ũguo nĩguo mathomithĩtio kuuma marĩ o anini atĩ.

Arume nĩ mamũkagĩra ngeithi cia atumia na njĩra ngũrani, na ũrĩa mamũkagĩra ngeithi cia arũme arĩa angĩ, tondũ wa mbere hĩndĩ ĩrĩa mararerwo nĩ makoragwo makĩonio ũhoro wĩgiĩ kũmenyerera atumia na makonio harĩa ũhũthũ wa atumia ũkoragwo, koguo nĩ makoragwo makĩmenya atĩ nĩ ũigĩrĩrĩki wao kũmenyerera mawĩigwi ma mũtumia, nĩguo ndakaigue e mũthinĩkanie kana e mũmeneku. Naguo hĩndĩ ĩrĩa arũme marageithia arũme arĩa angĩ, nĩ makoragwo makĩmenya ũyũ no mũndũrũme ta ke, koguo arĩ na mũraramo na arĩ na ũrũme ota ũrĩa onake ahana, na koguo ndarĩ na ũndũ o wothe wa kũmenyerera atĩ nĩ getha mũthuri ndakaigue ũru. No hĩndĩ ĩrĩa mũtumia e gũkorwo akĩmũgeithia nĩ akoragwo arĩ na ũigĩrĩrĩki wa kũmenyerera ngoro ĩyo hũthũ ya mũtumia.

Harĩ na ũguni mũnene harĩ ũhũthĩri wa mũgũnda, harĩ mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa aracenjia kuma ũhandi wa irio nginya kũiga mahiũ, tondũ mũrĩmi no ahote kũiga mahiũ ona mũgũnda-inĩ ũrĩa ũtangĩkũria irio na one umithio mũnene. Ningĩ mahiũ nĩmamũheaga thumu ũrĩa angĩhũthĩra gũthondeka tĩri wake, nĩguo hĩndĩ ĩrĩa kahanda irio cigakũra o wega na ningĩ no endie thumu ũcio na one bainda. O ho mũrĩmi nĩ ahotaga kuona bainda, bainda ihinda-inĩ rĩothe harĩ mwaka, kuona no endie nyama, iria ona kana matumbĩ, no rĩrĩa ahandĩte irio no onire bainda thutha wa kũgetha magetha make kĩmera gĩakinya. O ho mahiũ no metirie riũa ona kana mbura nene ũkĩringithania na mĩmera tondũ no ĩthũkangio nĩ mbura kana nĩ riũa na njĩra hũthũ. Ningĩ, mahiũ nĩ makoragwo na bata hĩndĩ ya magongona-inĩ harĩ ndũrĩrĩ itiganĩte, na oho nĩ cionanagia ũtonga ũrĩa mũndũ arĩ naguo.